Lewni mosetigo ng'enyne iuso e chiro kae kaka mitumba, kendo ng'enywa wanyiewo gi nikech bechgi yot. Koro seche moko ionge gi pesa moromo to dwaro ni irwak law. Koro lewni moseti go gi wanyiewo gi kaka mitumba to wadhi to walwoko gi, to warwako gi. Inyalo yudo lewni moseti go, ok oti kodgi ahinya. Moko kuom gi nyien ga. Koro iyudo ka wanyiewo lewni gi, giber ahinya, ok gi rach.

Pek ng'eny maji romo go sama gitimo ohala e kaomti mara, mokuongo kuom pek go wanyalo wacho ni joma timo ohala gi tee ichulogi kod tiyo gi yore simu. Nitie jok moko mmayuagre ni ka ng'ato osechulo gi simu to dhi to reverse pesa cha, mano en pek moro. Pek mar ariyo, yore ma gitimo go ohalagi. Iyudo ka ogem ni ng'ato msike nie ndara kucha koro kaka odwa chopo e chiro koni tek nikech ndara richo v kwansa ka koth ochwe. Iyudo ka ng'at madwa ni otimni gino dwaro pesa mang'eny. Mano pek mar ariyo. Pek mar adek wanyalo wacho ni gik moko ok dhi. Inyalo yudo kiwere wuok tich to inyalo bedo mkata wige ariyo ka gima iwaroni pok ong'iew. Omiyo magi magi mana pek ma joma nie kaonti na matimo ohala kadhe. Pekgi ng'eny but magi mana matin kuom gi.

Korka tiyo koda mbui koni ,gik mangeny okao koregi kendo githiro, thiro tiyo gi mbui, kaka mokuongo, nini, wanyalo luongo gi ni bundles gi oidho, tingeni mondo idonj e mbui nyaka ibed gi bundles, koro bundles gi oidho ahinya kendo githirowa e tiyo gi mbui. Kendo kiyude kuonde ma Wifi nitiere, kunde ma okete Wifi kata mek piny owacho gi, nyaka ichul WiFi eki ti go. Koro , wakuayo piny owacho ni oduok, olos gi jok matiyo gi yore ka bundles gi mondo oduok gigi piny mondo wayud yot e tiyo godo. Kendo wajiwo piny owacho mondo oket wifi mangeny kuonde mangeny ma tije nitiere mondo wayud yot e tiyo gi mbui nikech mbui ni osekonyo ahinya kendo ka gitimokamae to wabo yudo yot e tijewa ma pile ka pile

Ka achopo e duka adwa ngiewo chumbi kasto afwenyo ni bech oidho kama ne aweye cha da chak mana penjo ni chumbi en pesa adi?to onyisa to anyise dong ne a we chumbi ni ka beche ne en kama kama to apenje gima omiyo chumbi o idho to anyise ni an ne a ikra atingo mana ma e koro wa mieno kode wacha, wa mieno kode wach ba anyise ne ok a ikra ne mano maybe koro eka angeyo koro ka dwogo kendo kiny abiro ngeyo beche maber koro ok bi biro mondo a thage koro wabo mino kode wach kamano nyaka o usna chumbi e nengo mane adwaro cha e chiro mane a dhie no.

Awachni nadhi Gikomba nyieo lewni nkech ng'enyne aero nyieo lewni e chiro mar Gikomba, tang'eyo bech lewnigi. Koro achopo tayudo ka kaka anyieoga lewnigi bechgi oidho to nokaikra kamano. Koro wabo abobedabeda gi jauso cha, bwago kode mbaka ba nyise kaka an kastambe ma pile kapile kae, to nokaikra ne nengo mayudo kousogoni. Koro wagokode mbaka ba mien ba nyise ni nokaikra nemano. Koro adwani akau lewni mang'eny to bei no ni malo, koro awuoyo kode ba wuoyo kode ba lombe kase lombe tang'eni oboduoko pache piny tobong'ado na bei.

Achopo, anyalo dhi e kuonde agent mag Safaricom gi achako gi moso gi apenjogi ni gidhi nade, kasepenjogi to alero negi shita motera kanyo, anyisogi kaka simba ne okwal e yo ma chal gi kama gi kama koro nadwaro renew lainda mar Safaricom. To ngano dhi nyisa gima onego obed ni atimo, obo nyisa ni onego abed ni an gi ID na ma tambua a kaka japiny Kenya. Koro ka asebedo gi ID mane gimoro mokuongo to obo tuda gi jo Safaricom ka, koro abo lero ne jo Safaricom ka, gibo penja penjo achiel ariyo adek kama, penjo go chal ga kamae, ni ngano mane iwuoyo go mogik e simbi, jomoko adek mane isebedo ka iwuoyo godo kendo pesa adi manie Mpesa ni, kopenji mago tee to ibiro orni namba moro ti i register to mana e kaka tiyudo laindi, ichulo siling mia achiel tiyudo lain

Awach kawuono ni an agent mar Airtel kendoomiya thuolo mar uso lainde mag Airtel ne jonyiepo, anyalo chako gi lombo janyiepo ni kaka anyise mor mangeny mayudre e lain mar Airtel. Mokupngo kuom lain mar Airtel nitiere tubonge mimiyi minyalo wuoyo gi ja, ngama nigi lain mar Airtel ,uwuoyo awuoya makata ok ngadi kuom seche prariyo kod ang'wen. Mar ariyo, nini, bundles mag Airtel ngeny kendo ok girum ahinya kendo mar adek network mar Airtel ber ahinya kinyalo compare gi network mar jo Safaricom. Koro magi kuom gik moko mondo amor kendo ajiw go janyiepo cha mondo onyiew lain mar Airtel ni, anyise mor duto mayudore e lain mar Airtel.

Ruako osiepna e nyasi e yor mar simu ok tek ahinya, but anyalo temo, anyalo chako gi nyise ni nitie nyasi moyudre to agombo mondo obi, kendo anyise ber mar nyasino. Kobiro to idhi yudo puonjruok, kobiro to dhi yudo mor mangeny, maybe kata ka chiemo nitie, kobiro todhi yudo chiemo, odhi bedo mamor. Ajiwe, angeyo dhok ma adhi tiyo go mondo amore mondo obi obi, anyalo nyise kata ka en mabor anyalo chulone kata fare no mondo otim ango, mondo obi one mor e nyasino. Koro kamano e kaka anyalo tiyo mondo arwak osiepna ni obi e nyasi mane adwaro ni obiye no

Kapo nadwa gocho ne nerwa mosebudho kok wawuo go, asto apo kadiyo namba mar jatenda e yo marach, anyalo chako gi moso jatenda bapenje kaka adhi. Asto anyise mos kuom motimre no. Ok en mane adwa gocho ne but aparo ayudora ka adiyo namba ne no bagocho ne. Tonyisa kaka o endelea, tanyise ero kamano kuom mako sim to nok en en mane adwa gocho ne.

Anyalo konyo wuon sime ni ma wile owil kod namba mare maling' ling kendo mondo oyud pokne. Onyalo tiyo kod simba wanyalo gocho ne jo Safarikom to waleronegi sida motimre kas kaso kasto kwaseleronegi ginyalo miyowa oronwa puk mar ng'ama no lalo ng'ama ne wiye owil kod nambane maling'ling. Koro inya or ne go e simba twatiyo godo mondo oyaw go simbe kamano.

Kafwenyoni aor ne ngato maneok owinjore ni aoro ne pesa, anyalo tiyo gi yor reverse, kuma anyalo goyo. Anyalo kao message no to a foward ne jo Safaricom katiyo gi namba mar angwen abich auchiel to af oward ne gi to gikonya e reverse. Ka otamore koyudo kata ni ngani ne osetiyo gi pesa ni to agochone Safaricom kokadho e nambagi mar mia achiel, talero negi gima otimore, koro gibo yudo kaka ginyalo duokona pesani kowuok kuom ngacha, mano ekaka anyalo konyo e yoo machal kamano

Adier nitiere somo mag ongwe yamo ma asetiyo go kendo afwenyo ni somo gi nikod, gisekonyo e chwako somb mbui nikech mokuongo nitie app moro maja tii ga go miluongo ni Chatgpt kata AI. Ifwenyo ni gigi puonjo kendo chiwo somo maber , gichiwo gigi mowinjore, gimiyi information mangeny mowinjore. Kendo kuom pacha aparoni magi osekonyo e chwako somb mbui. Mar ariyo wan gi google apps, makipenjo gimoro to duoki, magi tee ber, gikonyo chwalo somo mar mbui, gigi konyo e sekta mar somo maduong ahinya, kwanza jokma nitie kuonde tiegruk mag mbalariany, yudo yot mar timo tijegi momigi kod jokma puonjogi, jopuonjre gi ,iyudo ka jopuonjre ok omiyi information tee midwaro koro kidhiye apps gi gikonyi maber kendo gini osekonyo ahinya e chwako somb e mbui

Fuliza osemiyo jii yot maber kendo fuliza konyo ahinya, nikech iyudo kane idwa oro ne ngato pesa to ionge gi pesa moromo no, koro sama idwa, iketo aketa pesa mane idwa oro cha, wawach koro ni idwa oro siling mia abich toin gi siling kata mia adek, koro idhi adhiya tiketo siling mia abich no tioro, to jogo, jo Safaricom go kata jo Mpesa go biro gemo ni kar fuliza tinyisi ni endelea gi fuliza. koro kisediyo kar fuliza to gikonyi olo siling mia ariyo man malo no to ibo chulo. Ibo chulo bange, ibo ngadi matin tin, kangato ooroni pesa to gingado margi cha, to kata ka gisengado pod gibo konyi e olo, luregi gima onego obed ni gimiyi ,eeh

Thoth jo wagendni ne otelnegi koda chife mag kor mier bende niyudo ka nitiere jokma ne giluongo ni jodong gweng moko morito ute apar ka mago e jokma ne otelone jogweng kapod jo wagunda ne pok obiro e piny Kenya. Mangeny kuom gi akia maybe mana ka adhi kasomo history but aparoni chife gi ne nitiere kakonyo, kamano

Kadwaro kano pesa e simba katiyo gi yor mar Mpesa kata ka adwa kano pesa e lainda mar Safaricom, anyalo dhi kama nitie Mpesa, e agent mar jo Mpesa tamiyogi pesa madwa kano ni, amiyo gi cash no, to gibo dwaro, ngenyne gija dwar ga ID gi namba mar simu miketonie pesa no. Koro kamano e kaka gibo konya mondo akan pesa katiyo gi yoo mar Mpesa a lainda mar Safaricom

Nying mamalo mimiyo jotend dini e kanisa wa en Ak bishop, kendiyudo Ak bishop emaduong', iluwe gi bishop. Kendo nitiere Ach Dikon, ntie padri kadhi piny kamano nyaka wachopie japuonj mar kanisa. Koro pacha en, paro ma an go, kaluwore kod nyige gi aonge gi paro moramora nikech nyinge gi konyo e chiwo chiemb chuny. Kendo inyalo yudo ni ng'amiluongo ni Ak bishop ni en en gi gweth moro maen go moingo ng'ama luongo japuonj cha. En gi mich moro monyalo tiyogo mar yalo, kata mich moro monyalo tiyogo mar gwedho ji. Malu ma moluwore gi kinyalo pimo gi ng'ama nitiere piny kacha. Koro maneparona ni nyinge gi gin agina gi mich moro magin go. Emomiyo iyudo ka ng'ato ni nying ma malo kacha cha. Kamano.

Kapo nadonje tich modeko nikech nyamburko mang'eny modhugre e ndara, mwalongo ni jam. To korachopo tayudo ni jatijwa ma maduong', ose jatend tich osechopo. Achaka chaka gi kwayo ng'uono kanyise gimotimre, alerone kaka namondo chiewo. To kaluwre gi dich mok nyal geng' e ndara nikech bende ok didhir gerni go mondodhi, mano jam mantiere. Kendanya nyise ni o openj kata ng'at moro ma ne wabirogodo mane ok bi e tich kanyo mondo ekoyie ni nenitiere jam. Kaselerone kamano to akwayo ng'uono tanyise ni okabochakanwo gino. Kendo chieng' mabirono abotimo monda mond ahinya mondo gimanonego obednatimo manomiyo gari ogeng're e ndara cha, koroabotimo kiny kabiro. Koro kamano e kaka abolerone.

Kapo karo kapo naromogosiepna moro mase budhone ahinya e chiro. Eh, dachak gi mose kamor ahinya kendo anyise kaka asemise tasegombo romo kode. Wagoyo kode mbaka apenje ni ang'o mobiro nyiewo kang'e kuonde minyiewe gino tatere, abe alerone gimo abiro nyiewo. Koro wawuotho kamano kwago mbaka. Adhi konye nyaka yiero gik mano gik manabiro nyiewogo. Koro wawuothawuotha kamano kwago mbaka kaka piny dhi kodwa, kaka gik moko osebedo. En aena kamano.

Helo, amosi idhi nade? Nyinga en Rose to abiro, ntie skul mamanyo ma nyinge en kama gi kama. To apani wiya owil koda yorno. Apenjo gi yo mang'uon kinyalo tang'ona yorno, yo madhi kono. Kamano.

Naromo, kapo naromo gi ng'at maduong' e yo, nobiro ko, nobiro koa side mamalo to an kata aa piny. Mokwongo abrochung mondi, ta amiye bada, ariene bada kalung'o wiya piny tamose ni, luwore gi sa marome kode. Kaen gokinyi tamose ni oyawore, kaen godhiambo tamose ni oimore. Oimore mama, idhi nade? Odwoka kakodhi, apenje nodhi kure? Todwoka tang'ise, ochop gi odhi maber. Alero ne an ng'ano kamano kamano.